Keetai ministry enkiremore aan ninye nalimu inkoitoi naasujaa olairemoni teneiremisho neetai sii inkoitoi oloing'ange aa teneyieu oltung'ani neiremisho naa kejing ake atua technologia nelo aing'oru embae pooki nayieu neyiolou naaku enenkiremore.

Inji etiu eunoto oosukuma aa ore ene dukuya ingas adung enyaru teine wueji nituru inkulupuok sapukin ,nintushul we mpolea pe itum aitayu enaduoo nursery ino, tenidip nibukoki enkare, nitur irgumot kake mme sapukin nintalam sii peno ,niyau empeku ino amuk tiatua enkare ,nipik empeku enaduoo gumot nituturo ninukaa too nkuti kulupuok ,niyau nkujit natoito apik shumata pee eibooyo enkare pemeya enkare pemelo enkare aishunye asioki .

Tenelo naata engari ai naa kaipang asioyo eton eitu ejing ingarin kumok orbaribara , naa tenemaata sii engari ai nainguraa alo eton eitu ejing ingarin kumok pee ajing engari edukuya patum atabai esiai asioki . naa tenemelakwa sii ewueji naloito ,nalo too nkejek peyie aingwaa enkidinga oo ngarin.

tenelo neiting ,naa kalo ayau tenemelakua ewueji neyaunyieki, naa tenaa kelakua sii ewueji netumieki naa kashum ake inkilani ainei, naa ore tenalo ayau tenkae saa natumoki ayeu aitukuo.

Inji aas um wore ene dukuya ang'as aituku inkilani enkaji aai pookin, naituku si ninye impirbili pookin, tenaidip naitoki aituku enkaji metaa ai sidai sii ninye, naituku inkera ainei metaa tenejing'u nemepik oloirerio enkaji aasioki. Najo sii tenejing'uni enkaji neitaini inamuka te boo peyie meyau oloirerio atuaji.

ore ene dukuya naa nchere kayakikisha ajo ore pooki kata naidipi edaa, nejuti emisa nainosieki edaa neitukui sii ninche, impirbili osaanini nainosieki edaa, pee meitoki aitudupaa oloiterio sapuk, naa teneitukui sii, neitukui sii inkilani naishopitoi pee meyae oloiterio atua aji.

Aitu aiata nanu alo adol enaipasha too nkonye aine kake aisum too mbukui nadol sii too nkoitoi oloingange kake ore entoki nanyor aisul tenaiposha naa teniwul osiwuo ilopir lenaiposha naa kayieu enkolong nabo nalo adol enitaas iltunganak teneponu lelo opir itii atua.

ore tenanu naa erishata oshi naa kitii katikati olari.aa olapa leile taa, naa tenkaraki ore orkerenket ang teina rishata, naa enkata naoto idaiki, aa ore inakata egirae aaekesu impoosho, negirae sii ninye aikesu irpaek, inositae e nchiwa, neeku erishata sidai naaji, teneparani orkerenket lang, teina rishaata amu ewoto daiki naa ore sii, tenkiremore oo nkishu, naa kenyori enkop teina kata, keisidai ninye tenidol tenkong'u.

Ore embae edukuya naa nchere tenaa itii enkaji ekuna olongi aa enkaji taa naata fan nilo aboloki ina fan pee eyau enkirobi atua aji naa kitadoyio ina enkirowuaj tiatu aji ,naa timitii sii enaji naata ina fan naa ibol oldirisha pee eimu enkijape eongata naa kitadoyio sii ina enkirowuaj tiatua aji.

iji eikuna inkibelekenyat oloing'ang'e, ore ene dukuya naa eing'iala eunoto, anaa enkiremore oorpaek, oraae apa naa ore olapa le dukuya mpaka ole Ile naa kishakenori apa enchan sapuk oleng naa kelo aitubulu lelo paek. kake ore tenkaraki inkibelekenyat oloing'ang'e neemukure etumi enchan nisulaki tolapa le dukuya oliare, neeku eiteru iltunganak aairemisho olapa liokuni, naa olapa lekuasa apa eiremishoi. ore sii tenkiremore oo nkishu, neyawau ilameitin sapuk, aa kelo neishunye enkare too silankeni, nelau inaduoo kishu entoki naok. nelo sii netoyu enkop neeku metii inkujit, nereu metasasita nena kishu mpaka ninye neeku keeye.

eetae i frami neetae imabatini, neetae esekenkei, naa ore too frame naa keyauni frame oorkeek ooyioloi Ajo kegoli pee etum aatobikoi oleng, ninyiang'uni sii ninye imabatini naayioloi Ajo kebik oleng. ore te sekenkei naa keyauni esekenkei nasipa amu ninye nagol oleng. naa kelo abikoo tenishetishore

Nkasnkasa adol ajo enotito enkisuma sidai, netum endaa sidai, neeta sii orkishopei sidai lonyor pooki tung'ani. Nintubululu sii torkereti sidai aanjere ilikiki pee eyanyit pooki tung'ani, nilikiki sii orkereti linakop nimanyanya pee ebulu torkuak sidai.

Ee kishaa nisho intoiwuo inkera enye enkanyit aa nchere ata aa botorok intoiwuo toonena kera keishiaa ake nianyit intopiwuo inkera enye . niaku ore mbaa naas intoiwuo etii atua inkera naa kifaa nianyit nena kera enje nemeas mbaa torok tedukuya nena kera enye, naa tenelo ninye neitaruoo intoiwuo naa keishiaa neton sininche intoiwuo aningu nkirorot oonkera enye teneutaa ajo inyiala ine wueji.

Eeh ekiata, naa ore noomama, naa kepuo ninche jikoni nepuo ayier endaa nanya ormarei pookin, ore iltasati nepuo ninche ayiengisho, neas inkulie baa sapukin ,ore inkera neretoki nona toiwuo ayau ntokitin kutitik anaa irkiek oinokieki enkima, neyau inkariak naayierishoroki, oree peidipi ainosa endaa, nepuoi taa aatoni adala neshipakinoi inaalong, naa ore intoiwuo anaa ntasai teine, naa keikok nkera enye pee eas imbaa sidain, neikok sii ninche ntasati. Ore nkera nepuo aisho enashe ntoiwuo enye neutaa sininche too mbaa neton meyiolo.

ore ene dukuya naa kengasi ataa keetae esiai oontoyie neetae esiai oolayiok naa ore ninye layiok naa kishori meshomi adol intokitin aa ntare oonkishu naa kishori olikae meshomo inkishu nelo olikae intare ore adake teipa neponuni adol ajo kalo otiushukuo intokitin pookin ,nedol sii ololotu ajo ketii enker namwoi anaa ketii enkiteng namwoi niyiolouni aajo kaariak ninche te siai enye . ore intoyie naa kinguari ninche easita isiatin eang aa nchere peyie eyierisho, nituku intokitin aa mpirbili onkilani neas sii isiatin enaa ine ripare naa ore enarip imasaa sidan naa kaaria teine wueji . neetae sii inayier endaa sapuk naa karia sinye teine wueji teneyier endaa sidai.

Ore ara entito, naa kaata enkishooroto aa nchere, kaidim ataasa mbaa are anaa uni terishata nabo, neaku teneutu aidip aai siaai netii anatopolosunye naa kaidim ataasa pokira are nabo kata, aa nchere tanagira ayierisho nayiou naituku nkilani, naa kapika ake endaa aai enkima nalo aituku nkilani, kake neaku kagira aleenoo enaduo daa peeminyala arashu peemenya enkima ,kake kagira ake sininye aituku nkilani tendaishoto.

Kapik imbaa ainei pookin imbaririkinot aa nchere meeta embae naasi itu angasa aipanga ajo kai eikunari naatenaa eisaai eang naa kapik impisai pookin naitumiaai imbarikinok aa nchere tanaa iropiyiani oonkera esukul nepiki kando ore naitumiaai tiaang terishata endaa anaa kulie baa eang nepiki si ninche kando.

Ejii nchere peeinto sheka tentoki niyiolo ajo indim atabaki tenelo ninyangu niming'uar ake aitoki naata likai tungani, amu tenelo ninguar entoki naata oltungani, nebaiki nimibaki tooropiyiani kake teinyoru ina niata nidol ajo itii esidai ampaka enkolong niidim ainyangu enda sapuk kake teneaku iata ornguara laitoki nimibaiki naa enkintanyamal naa ina oleng.

Aatareto oleng, aanchere ainoto ninye iropiyiani naitumia naitoki alotu ashuku tesiadi naa ore sii tenelo nayieu naitau iropiyiani nemelasima pee alo enetii embenki keon kake kaas ake toonkotoi oloingangi naa kaidimi atiaki elelero nchere peeetum ai tumia enabenki oloingangi amu ekiretu oleng

Ore enedukuya naa nchere ore eimu embenki e internet naa itumoki aitau iropiyiani eton itu ibaya enetii embenki kewon, aa nchere elelek iata enyamali arashu etamoyia enkerai taanaa oltungani lino niyou nintau iropiyiani peeitumoki atoriko ninche metabaiki, kake ore tenkaraki embenki e internet naa intau ake iropiyiani inonok teine nitum aterewa naduo ropiyiani ,kake ore tanaa ifaa nilo embenki naa ekigoliki naa ina oleng.

Ore ene dukuya naa nchere elo nilaikino atijing'a enaduoo benki ino, tenkaraki kitorikine imboleta naabolieki aa pasword taa nelo sii nimiata bundles. Ore ai nyamali naa nchere, tenelo neyiolou oltung'ani imboleta ina benki e intanet ino naa kelelek oleng' kiyaaie iropiyiani inonok itu iyiolou.

Kadamu enkolong apa natabolo orgavanai apa le narok olayanyie Patrick keturet ole ntuntu ,ena benki naji Narok Revenue Bank naa enatumieki aashumie ropiyiani pooikin naasotuni te county enarok aa nena taa naimu olale le masai mara enaa naatumi too mbiasharani pookin enarok county.

Kadmu bunge kitok olosho le kenya aa entonota e bunge olosho kitok le kenya aa ninye oshi epuo irbukei oogeluno tooo constituency pookin naatii olosho le kenya naa teine epuo aaimie incheriani naapuonu aaaku sheria telooosho le kenya nepuo sii aimaki kulie barakinot kumok ele osho le kenya.

Ore taa ena naa mazishi um kegirai aanukaa oltung'ani otalaki anaa olotua. Naa ore te murua aang' naa inji eikunaari um njere tenelo naa oltasat otamorua oirure, anaa otua naa keyieng'i olkiteng' osinya nepuonu ilayiok lenyena sapukin kake loomurata ake ayiel oladuo sanduku enetii enkomom eton eitu epuoi aanukaa.

Ee kadamu enkolong nataasa ena siai naa apa atii sukuul e primary nikipuo enkop naji Kisumu ,nikipuo lake Victoria nikipuo ajing ena meli kiti apuo katikati enkare naa kisidai apa oleng .naitoki sii Alo lake naivasha nikingil ake ajing emeli naijo ena nikipuo Impaka katikati enkare .

ee kaidim atolimu naa kajo ore ebae nagira alo dukuya tenewueji, naa kadolita iropiyiani, kumok naayena. naayawua olopeny apik atua egari, naa kaidim atejo elelek aa ebenki ing'uaa, neeku naa ehomo olopeny aitayu.